Inaker baishoni abwate kobaibaitun lagok ndamun kikibchi computa nekotit Ingen is Kole Tom Gai kokere tuguk Chu so kobaibait nei amun kimuch koyai tuguk chwak kobun computa initon